Ma ng'enyne timorega ka ng'ato kungo omenda e bengi mopogore opogore. Nyalobedo bengi mar Equity nyalo bedo bengi ma mamoko mopogore opogore. Koro iyudoni kosekungo omendano, onyalo tiyogi ang'ue yamo ne magolo omendano e bengini kotere bengicha kaponi oneno ni bengi mane omendane ntieno ok konye kata tere e yore mokodua koro mamiyo oyudo luar katoyudo lal mang'eny koro imiye okao ang'ue yamo mare togolo omendane e bengino totero e bengi moro maber moyao nogono. To mondo oter omendagi e bengi nyklobedni noyao gi bengini makoro nyalo yiene mondo oter omenda neno e bengi morono.

Ma en ang'ue yamo ma owuok sani kendo ang'ue yamoni en ma igwelagwela. Jalno monyiewe oktii gi tekre mang'eny e kuom die. En igwele agwela tokendo otiyo maber. Iyudoni ang'ue yamoni ema sani jii ng'enygo e piny masani nikech kitiyo kode odonje mbui. Otimo gikmoko mopogore opogore moloyo moro ma, ang'ue yamo moro midiyo cha minyayudoni tek mondo odonje yor mbuigi. Iyudoni mae donje mbu. Inyalodonjo kode e chenro manie mbui mopogoreopogore koroiyudoni tije bedo mayot nikech gigo tee nimana embui. Kidwaroneno gikmopogore, idhiadhia e mbui kanyo tinenogi.

Ma en ohala kata uso. Iyudoniya, jauso kosedhi mowaro kuom jaohala nyawadgi mosedhi owaro kuom japur kata odhi ir japur nogono bowaro ir japur kanyo. Iyudonowaro gik mopogore opogore, owaro nyanya, owaro otungu, owaro alot, owaro kabich. Koro iyudoni kose waro gigi totero kumousenogono e chiro kanyo to ousone jonyiepo. Iyudoni koro en okousegi nengo maneowaregocha. Omedo nengo matis mondo enbe oyude gimoro e wiye. Koro iyudoni kotimo kamae, kotieko uso kata kodoke ode iyudoni oyudo ohala moro e wiye koro miye chuny mar dhi mbele gi tijni. Iyudoni pile ka pile onyalochung' komor kendo ka en gi tekre ma dhi mondo omany gigi mondo obi ousi mondo oyude ohala ewiye monyalo konyorego.

Omenda ma sirkal kungo pile ka pile ka gigolo osuru mar jopiny kelo wachore ni igni mabiro mbele kanyo dala ka dala ibiro ketie sitima to obobedo sitima ma nengone yot ok manengone ni malo ma jogo modake dala nyalo chulo. Kendo iyudoniya piny masani sitimani nitie mana e boma. Boma kono emong'enye nikech iyudoni jii mang'eny e boma koni nitie gik mang'eny madwaro tiyogi sitima koro emomiyo ongg'eny koni. Koro pesa ming'ado jopiny osuruni ema sirkal kungo mondo gichopnego jodalagi sitima mondo ginbe gibede gi sitima mondo gitimgo achiel ariyo adek moko. To kendo iyudo niya pesa ma jopiny chuloni ema kendo igeronegi ute ma nengogi yot ma ginyalo dake to gigero nego godo bende igeronegigo yoo, igeronegi nyaka osiptande gitiogi omendano.

Mae enga kar ohala kata duka.Ng'enynegi ginga mek jii to gipogore gipogore. Iyudoniya gichiwoga chenro mang'eny kae. Nitie, giuso mauta mar nyamburko kendo giuso mauta mar taya. Iyudoniya ng'ato kanobiro keto mauta e nyamburkone toneno ka nyamburkoneno olil, onyalokawe totere, kanyo be ntie gi kamailuoke nyamburko maler kendo nyatere kanyo tochulo omenda moro tiluokone nyamburko neno maler. Gin nyaka gi kuma iuse eiye kanyo. Iuso gik mopogore opogore chiemo, gigo mimadho koro ng'ato kobiro kanyo to owinjo ka engi kech, onyalo donjo iye kanyo tonyieo gigo tochamo mondo oneggo kejni. Giuso nyaka, gin nyaka gi kuonde ma imede muya ka nyamburkonini ineno ka muya odok piny, tinyalodhi timede muya e nyamburkonino.

Mae gin omenda to iyudoni e piny masani omenda ema tiyo ainya. Iyudoni mondo ng'ato kata ochiem nyakobedgi omenda nikech chiemo nogono iuso to mondo onyiewe nyakobedgi omenda.Ng'ato eot modake nego obedgi omenda puonjo nyithinde kata puonjore en owuon nyakobedgi omenda nikech omendano emidhi dwar e sikul kuma otere nyithinde nogono mondo opuonji. Iyudoni jokmayudo omenda mang'eny e piny masani odak ngima maber kod ngima mayom nikech kodwaro ma toyudo, kodwaro macha toyudo nekech yorege mek omenda nii maber okochandre gi manyo omenda kipimo gi joma yutogi ni piny ma sechemoko iyudoni kata nyieo chiemo bedo matek. Iyudo niya jogo mayudo omenda man mamalono ginyalotimo gimoramora ma gidwaro gi omendanogono.

Ma en pith mar avakado to mondo ng'ato opidhe nyakobedni engi kodhine. To ka engi kodhine oloso ndalone maber, koseloso ndalone maber okunyo bur kasto okao kodhino tosoyo e burno kasto oumo. Koseumo torito ndalo machuok toneno ka ochako tii .Kochako tii kata kapokochako tii kumosekete boume gii loo no obedo konjone pii pile ka pile. Kata kosechako tijno pod omedo miye pii moromo pile ka pile bo orit igni moko machuok kosechako nyak bogolo olemo onyalopono olemogo todhi okuogi kosekuogo bochiek tonyalodhiuso e chiro boyudo omenda kata manyonge.

Chon oro omenda netek ainya. Iyudoni ng'ato nenin mabor to engi chandruok to odwaroni oorne omenda, nebedo matek. Niyudoni ng'at midwaorone omendani nenyalo wuotho ba dhi nyaka e bengi eka ne kaka de kony ng'ano kiorone omendano lakini piny masani jii mang'eny nigi ang'ue yamo koro ka ng'ato ni kata e piny moro todwanioorne omenda mondo okonyrego mapiyopiyo otiekgo midhiero moro maengo, ikawakawa ang'ue yamonino tidhii kar oro pesa kisedhi kar oro pesa tidiyo, imanyo jalno ma idwaorone pesa nogono. Kiseyude to idio pesa ma idwaoroneno .Kisedio pesa midwaoroneno kasto iorone to kendo en maber ainya kendo oritre nikech iyudonia dhiomo nying ng'atmiduaorone omendano. Koseomoni nyingno tingadiera ni ng'ano emiduaoroorone pesa no tiorone to ka en ng'ano to bende ing'ado itamori oro.

M en tich mar kwanyo gigo mowiti ni onge tich to pod inyalo losgi ba gibedgi tich. Iyudoni dhano mang'eny timo tijni nikech gifwenyoni en gi omenda. Idhi, jokmoko dhi kuonde mosepuke gigi to gikwanyogi to jomoko be wuothe mieche ka kwanyo kata ginyieo kuom jii kagisenyieo togidhi togiuso togiyudo omenda. Iyudoni ka gitimo tijni ,gikwanyo gigo kaka chupe mowiti kata besende motore gi gikmoko mopogore opogore, gikao to gidhiusone jokmoko ma jogi to kao totero e kambi maloso gigo tolosogi kendo gibedo manyien baduokgi e chiro ma ng'ato nyalo dhi ba tigo.

Kae e kuma ikeloga gigo mek jatuo kosegol kuome mondodhiong'i ni engi tuo mane kata tuo mane machande. Iyudoni ka laktar ogolo lachne kata rembe kata gigo mopogore opogore kuome mondo obii orangni tuo mane machande. Laktar biro kaa to onono matut kendo orango gi iye ainya ni en tuo mane manyalo bedoni chando jalno kata ng'at matuono eka kosenono tuono boyudoni en tuo mane todok to ondikone jatuono tuono manechande. Kosendikone tuono to onyise kaka onyalotimo mondo ochangi kata ka en yien monyalonyieo odhionyieu mondo omuony mondochangi.

Ka en kuma jogo matuo ainya moknyal kendo onge tekre itere mondo giyud thieth. Iyudoni jogi ginga jokma ochopo e osuptal kata kar thieth ka tuono omerogi ainya koro chuno laktar mondo otergi e utego mondo ginind kono kagiyudo thieth pile ka pile ka seche ka seche mondo gikuo nikech kothiedhgi towenegi gidoge ute kata gidog kuonde magidake to midhiero nyalo makogi kendo ginyaloga wito ngimagi saa asaya. Koro chunoni laktar okaugi mondo oketgi machiegni, to ketogi machiegni en miyogi gibede osuptal kanyo mondo giyud thiethni sechema ginenoni tuoni omedore to ginenoni gichuoyo sindanni ka ginenoni ma otimore to ginyalo timo ma mondogikony ngima jalno matuono.

Ka jopiny oseyiero ng'ato, obednien ker mar piny, jalupne katobedni en ng'at mane ma jopiny oyiero ka ogone ombulu koro okil biro to miyo jogi mondo cham muma. To echamo muma kae, giting'o mumano e mbele jii kendo okilno miyogi weche maginuoyo. To kagiting'o mumano ba ginuoyo wechego enganiya giyie konyo jopiny kendo tionegi e yoo maber tokendo giwee weche mibadhi. To gitiyo e yoo maler ainya kendo e yoo maber majopiny okyuagre kendo jopiny okdhi penjore penjo mang'eny ni nang'o negiyiero jalno tojopiny bedabeda maber to gitio ne jopiny maber.

Ma en mpesa. Toochiwo chenro mopogore opogore. Ng'at modhigolo omenda nyadhi kanyo kosedio ang'ue yamone ba odio gigo mondikne kanyogo maber, oluogi maber bogolo omenda neno.E golo omendano ntiega omenda moro ming'ade wiye matin koro kosegolo omendaneno, jalnobe be mobironi dwaro len manyien be nyalo bedo kanyo to enga chik nikibiro kao len manyien nyakibedgi kitambulisho ni mar adier. Kik ibii gi kitambulisho ng'ato. Koro iyudo niya manobe en chenro magichiwo kanyo mar miyo jii lenno mondo gidhitigo.

Ma en chenro ma iwuoyo gi laktar e yor mbui.E piny masani okochunoniya kang'ato tuo tnyakodhi e osuptal mondeka oyud konyruok. Onyalo dhie mbui towuoyo, tomanyo laktar towuoyo kod laktarno e yor mbui. Kosewuoyogi laktarno e yor mbui opimone midhiero maengono kata tuo machandeno to laktar nyise kaka tuono inyalo tiek kata kakinyalo konye. To be laktar nyise kakonyaloyudo thieth ka onyalodhie osuptal mani machiegni mondo thiedhe kata ka onyalo dhi ir lakar manowuoyogo nogono e yor mbuino mondo ochiedhe mondo oyud chieth ne midhiero kata tuo machande e dendeno.

Ma en kungo omenda e yor ang'ue yamo. Iyudoniya, sani, piny masani, jii kungo omenda e yor ang'ue yamo mang'eny nikech gineno dhie bengino en tich matek koro iyudoni e ang'ue yamone kanyo odhi, odhi kosedhi toyao kata mshwari moro to okunge omendane kanyo. Koyudo omenda matis tobayo kono. Iyudoni bang' kata igni moko abich kodhing'iyo omenda mosekungono gin omenda mosenyuolore kendo gibedo mang'eny manyalo konye timo gikmoko achiel ariyo kata nyalo konye tieko midhiero moro momake piyo ka piyo moloyo ni odhie bengi mondekokungi ma kodhigolo to bende pod bedo matek jobengi dhidwaro gigo mang'eny.

En era. Ochiwoneji chenro mopogore opogore. Ka ng'ato dwarogolo omenda todhi kanyo kosedio gigo maduaroreni odii togolo omenda ne nogono.Ng'ato be kadwaro nyieo leni katodwaroni jogo omiye len manyien, odhi kanyotoyudo. To chuno nyakobedgi kitambulishone, To bende ka ng'ato dwayao akaont mare tonego odhi kanyo sesemoko odwayao gi bengi mopogore opogore ken Eduity, ken KCB koro luore ni bengi mane mamore. Odhi kanyo to jogo yaone ma koro onyalo kungoga e bengi moyiero boyauneno. Koyudo omenda tobaye bengino mondo bang' kata igni moko makogolo toyudoni en gomenda maduong' kendo mang'eny ainya.

Jogo mamiel kata wero wende katimo tijni ahinya giwero ga wende machon mane kwerewa ohero ahinya. Koro kagimielo miendego to giwero wendego paronwa ga kendo miyowa chuny mar paro kaka kwere wa chon ne dak ngima manegi dak. To be iyudo ni ka jogi odhi mondo gimiel e mbele welo iyudo ni gimiyo welo bedo gi mor. Kendo kagimiel maber to welo golo omenda. Kagigolo omenda togipogo jogi. Kagipogi jogi to jogi yudo omenda e bang' miel no gidhipogore gikaw marom rom togikonyorego.

Ma en pith mar olemo manigi kuthe. Iyudo nia ka japur oselose ndalo ne bokao koth olemo ni bokete ndalo kanyo bo omiyo olemo ni pi bo olemo ni onyak kuom igni bogolo olemo nogo manigi kudho go botegno. Kosetegno bamoko ochiek e wi yath kanyo kata okao moko boketo thenge bochiek botere chiro bouso. Iyudo nia ji ohero olemo ni ahinya, kendo koseuse toyudo omenda, to omenda moyudo nogono onyalo dhi ng'iew go kodhi moko to opidho moko. To moko be moyudo e wie onyalo kao tokonyore go kuom timo achiel ariyo moko.